Akonore chepkondokchu benkit at ko chang lakini ko ngeringen andenoi mpesa aamun angen ale mabetsot ako riponotin kosiir yo aipe rapiet en eut.

Asikeyanun iyaat benkit konyolu itinye kipandit, noto koparu kole koiit kenyisiek che kiyote bankit ako kora kocham ikoitoi nambengung nepo simet.

Amwachini aleini cheko cham koibe chebo kila chobo brookside ko kokobek ako raini atinyei cheko che kigurei tuzo akot icheget kwonyiny ochei mising ako nda nyo kolu komesose kabisa.

Netai mising ageere biiko che boishe benki noto, atko ng'ering biik ingen ile benkinoto ko mining lakini atko chang biik ko benkinoto koo ako konin akot ndesom chepkondok chechang.

Ole agertei ane ko makararan mising ole riptoi borwekwai bik eng kokwenyu amu agere bik chechang mising ole moiunegei akot saishek alak.

Ayoni amu ma bankit ne mining kou bankishek alak. Kikitoi bankit nitok kenyishek taman che kikosirto ako boisie bik chechang mising akot keng'ololi nguno ko ki aboisie ane bankit nito kin ta kisira kasi.

Atinyei oratinwek oeng che kono chepkondok. Netai ko abatishei ako akole bandek ekaishek somok nebo oeng aaldei duket ako aaldei ngoroik che terter.

Mite oratinwek chechang che kele keboisie simet. Nebo komonut mising iboisie simet ipirchini chi komi ale loo ak imochei koibun kei imwochini kityo ang simet akoibun akoi ole imiten.